piiyiolou enegira, enegira iropyiani inonok ebotisho aikunari, enaa kesipa esian anatudung'oki o balance natung'uayioki pee intumia likae kekun.

ore naa entoki nikintiship, naa iropiyiani natudung'oki,o balance natioyo arashu balance naitodolu, te account pee kitumoki naa atuuutai ajoki, ore tenkae kata enimuoi naa ketii balance nidim tumia amu, keeku na tenemetii niongesae ashu niongesayie iropiyiani teina account.

Katum batisho sapuk amu ore iropiyiani natii naa ina account mee mee ine kila siku naitumiayiay. ketii nkatitin kumok naa mpisai aitau aa cash amu kuna moyiaritin kunini kake ore duo moyiaritin sapukin

Ore ewueji naidim ashomo te Garissa naa ewueji naji Garissa giraffe centre. Ewueji netii olpukunet loo iltung`anak tofauti o ilkuaki lenye.

Tenadol nadamu olchamba latuuno arashu entoki naipalilia menya aamut amu keudud ninje. Neeku misho misho misho taata ee irpaek arashu nkulie tokitin metubulu aitobiraki.

Itelelia sirkali eh enkisaidia oltung'anak lenyanak, amu mekure apa eh mekure apa idumunye nilo enkopis pekisaidiai etaa ore ntokiting' kumok, na kuna oitoi edijitali itumiai, teniyieu nikiasakini esiai.